Niĩ no njugire ũrĩmi mwega wagũtukania mũtukanio, tondũ no ũkore harĩ irio igwĩtĩkira na kurĩ imwe ingĩrega atleast ndũgũkorwo na hathara mĩena yothe.